Kit neyoe bik koik rwoik en korunet agetukul lii ko iih ngoruat bichuton nii akobelis koib number agenge ii koyor keliboni en rabinik. Ako Koraa Ii ngelabat koun noton Ii kotoret kokimiti borto ako kirinda mionwokik chechang kou miodao sukaruk kii ak pressure .Koraa ii nkorwai bichuton ii kotor konyoru napas Ii koba emotunwek cheterter bako ndochi en oloton.

Rang'ik chemiten en benderetab Kenya kobangwan, netaa ko netui sikorub nelel, korib nebirir, sikorub nelel kora ak koletyi ne nyalil, en benderaniton nibo Kenya komiten rotwet kwenet ak komiten kora oreet.

elekichoptoo muchelek kyook inyee, iburgeii beek ak inde taban beek choton yeityo icheng soburyeet iih ak inde maah ak ibeel mwaita ak inde chumbiik, ak ironkyi muchelek choton iih ak igorgoren ak ironkyi beek chugoburgee any iih ak ilolchi maat kochumugan kidogo, yoon kochumugoso iih iboos maat ak imete koruryoo icheget tor igeer kole kataar beek iih ooh kagobuur uwoon kamach koyomyoo isutu ak inde taban ak inde maa saburyeet age iih, inde mwaaita ak inde chumbiik ak itilchi ketunguiik ak imete torr kotanen ketunguuik kouwoon kamach kotuwegitun kidogo aityoo inde marakweek chugaguuk marakweek iih ak igelgel kidogo amatinde suutek, yoon kochumugose inde taban icheng saniit isoroguu muchelek chugaan inde saniit taban ak isoroguu marakweek ak icheeg koba taban.

Mochome boisioni amun ih okere komuren bechono ako akoi korek mionwogik chechang ngeboisien bechoton ak okere mi look yoton ih cherome beek choton nekoron ikose ile komionso look chuton ih ko ngamun en beek cheromu chemuren anan ko yan kanyokoe teta beek cheuvhoton chemuren ko koron ko yoche inyaa tenyatoton kora ak achome boisioniton kora ngamun ih yon momii beek alak ih kimuchi keboisien beek chuton ih kemolsen yan kimole korik chebo menet.

Inoker ichechu ih konyone metinyun ripsetab ketik eleyoche kinaga beek ih yan kemeut emet ako yoche kesemberchi kikutyi inei komie ak kisto tuguk chekorut en tabandap ketik chuton chu mengech ako kora yoche kebit sikokirinda mionwogik chenyon koame sogek ab ketiton. Yoche keng'ot ih yoche keng'ot elekorikyigee ak ketiton ih simonyon koam tuga sogek ab ketiton.

Kit netesei tai en yu komii biik ang'wanu chekanam teta nekaibut ako tenyiton imuch kokobar kemeut ana korote bichuto kole sikoeny ii sipakwalda tenyito en olimpo sang ana mara komioni tenyito koobut koni kimoe sikeeny korkakieny tenyitet kotrkyialdo makatenyin akobendanyin kotorkiame torkebimoni korong keswa ngotkomii miando sikobit kenai singiame bendo kingen kele kokararan tenyito.

Lainit netolelyon en kwenusiekab oratinwek kotoreti kobestos ih karisiek chebwone en komoswek cheterter ako kora ih lainisiek chuton ih kotoreti simanyo kondoen karit nemii batai nemii taa

Tuguk chemile biik chokere en yuu kosikiri nekakilal sikobit kechoben kekit ako kora kit nemile biik ih kokokiboisien soburiet kechobe kekit ih oh en koroniton nekikeren ih muket nekikeren soburionoton ih komii tuguk chekokitebsi barakiat ak keyat kekit niton ak okere kokowalak calait ab kekeit niton

Kerenyun akobo ingokenik chu ih Kobo komonut ingokenik chuu en sobenyon atgai tukul ngamun ingokenik chuton kokonech mainik ako ngey ako mainik chuto kioldo kialen tukuk ab ko. Koraa ingeyeny ingokiani kobitu pendo ako pendap ingokiet kwanyiny kosir. Akoraa ingokenik chuu yon kako keny amoyechekitu arok kii kimuche Kialda ingokenik chuton nii akesich rabinik chechang keboishen kialen tukuk chekimokingee en sobetab chito. Koraa kosib kokenye ngokenik chuu en betushek tiptem ak agenge.

Bo komonut kechanjan ngokenik ih sikobit kokirinda mionwogik chetos kobar kelyekab ngokenik ih kou amalda amun yon kanam amalda ngokiet amechanjan ih komuche kome ngokianoton ih anan konamda ngokenik alak akotestaa kounoton ko kor komeyo ngokenik choton ih kokeriwe hasara chito neboe ngokenik choton. Bo komonut kora kechanjan ngokenik sikobit kokochi kimnotet ngokenik chuton ih sikomuch kobendat kocheng'at amitwogik kwak ih .

Tam kopitunat missing kesuekab piasinik en korenyon nii ngamun ngemin kesuek chuton akobwa komie ana korut komie ih ko yon kakoyam kebol piasinik chuton nii kimuche Kialda piasinik chuton en beit nema nemaya. Koraa piasinik chuton otor kotinye komonut soiti en chikoni ngamun nkewai akechob kimuche keteshi tukun cheu muchelek kii aln ot ko marakwek kii alan ot ko kiteri. Koraa iih sokek ab piasinik chuton kikochi teta kwam.

Kit netesetai en yuu komii lakwet chepto nekotelel en yon ih ako kanam sotet ab chego tyeme korong mursik korongyi kikombet nemiten yoton ih ako en taban yoton ih komii gilasit ab mursik chekaan kerongyi ako mii cheko any paketit en ireyono kora

Olekichoptoo marakonik chon en gaa kekwoe kotililekitun ih ak yitya iun ih ak ilal maat yan keilal maat inde maa beek ak inde marakonik choton any maa, maat koyoche kolole yoche icheng unukiet ih sikobit kolal maat komie ak yoche irib marakonik choton amolocho yoche itesyini beek tor iker kole kakoruryo marakonik choton any ih imuche isutu ak inde taban ih yeitya ih ikelkel ko elekelkeldoi choton ih indoi soburiet maa ak inde mwaita ak itilchi ketunguik tor iker ile kawal calait ketunguik inde nyanyik ak ityony atyony nyanyik choton komie ak irongyi marakwek ih marakonik choton any ih amotinde sutek kochang'a yoche kotutunikitun sutek sikobit koanyinyit

Taam kobitunat mising mayat en korenyon ng'amun taam ketue kimuche kekelkel ak kobit kiamnda mnyeet, kora mayat kimuche keboishen kechoben makatinik alaa oot ko kekishek, imuche kora iboishen mayat yoon ikondoni chapoo alaa koo mandasi, mayat kotindo proteins chechang chetoreti kokimiit borto, mayat koraa kotindo vitamin A, B, E ak B12, choton cheteche borto ak kokonin kimnotet en kasarta aketukul, koroi kora ko makandekab mauanda noton kimuche kinde mbar koik mbolea ak kotoret minutik chemii mbar sikobwa komie, mayat kora kimuche kiilen sumeek sikobit koechekitun sumek en chito, oo kimuche keboishen mayat kiilen tokoch sikobit kotililit toket ak kosto mwanik chemiten toket.

Inokere inokere chebogilgil ichu konyonchon metit kole ih chebogilgil ichu kokonu maiyat ako maiyat ndenyin nii imuche kiam. Koraa ko konech pendo netindo proteins ako choton cheteche bortab chito agetukul ako nkialda chebogilgil ichuton nii kimuche ketach rabinik amenoishen rabinik choton nii kialen kiolishen alan kialen tukuk chemomkten gaa ana kelibonchine lok rabishekab sukul. Koraa soroikab chebogilgil ichu ih keboishen koik imbolea en imbar sikopit korut minutik chemii imbar komie akoi akoimuche kowon tyonkik koraa korotwek chuton en imbari ala ot ko tyonkik chetyeme kobwa kobwa gaa alan ko chetyeme korik biut nemiten gaa Kiboishen tyonkik chuton Koraa kinete lok ab sukul ngamun iih yo inetishei mwalimu en sukul komwoin Lok akobo tyonkik chuton koyoche komii tyonkik chuton nii sikopit kineten lok koker kole nee noton nemwoe mwalimu.

Elekibongondoo emergency sikoit sipitalisiek ko yoche komiten karisiek chebo emergencies si yan kabit emergency aketugul ih komii chito nekete karinoton nekebirchin komuche kochok ih koit ireyoton ih en sait nekimokyingee, kora ih koyoche komiten sipitalisiek che nekiten ako yoche kotinye takitariek chekisomonso inei komie ako chengen elekiyoitoo boisiet komie ako chemuche kotach biik ab emergencies ih ak kotoret en kasarta nekimokyingee

Kutinyun ko kalenjin, kalenjin ih a chepsigisiat ih neyobu komostab Kericho ako ayobu Rift valley province.

Anee amuchi ang'alal kutusuek ang'wan, netaa ko kalenjin nebo oeng ko English ih, kiswahili ak amuchi ang'alal kora kosobek. En kalenjin ang'aloli kipsigis ak amuchi ang'alal Nandiek komie amun kirotebi en olibo nandiek ih kot kenoye ak biik chebo Nandi. Ko English ko kionoen sugul amun en sugul ko kitam keng'olole English soiti, kiswahili ko kong'eten oming'in kokikinetech kengalal kiswahili ko kosobek ih ko kionoen choronok kyuk chekikitebtosi tugul en sait aketugul.

Kerichek kotoreti koroitab tuberculosis en Kenya amun kerichek chuton ih kobore bacteria chenome infections cheyoe chito any ih konyor koroitab tuberculosis kora ngeboisyen kerichek chuton ih kotoreti kotoreti king'wan ih akobose ot maat en borto netindoo chito. Kora kerichek chuton ih komuche koter ih komaumian soiti komaumian soiti koroitab chito yon ngeboisyen kerichek choton kotoreti chito asikomainuch kimut keyochi surgery.

Kit nekere sipitalisiek ab kokwet simonetis akobo ripset ab borto ko ashumeni biik choton kole ih ngen chitugul kit neyoe ako mou noton biik ab resop koyoche kinde kotobot tugul ih ako yoche kinet chito komie. Kora kit nekere biik chuton anan ko takitariek simanetis akobo ripset ab borto ih ko kere bichuton rapinik, kere kole ko westen kasarta nywan koneti bichuton ako mokiliboni rapinik ih chekere kole kayamgee ih ak boisiet nekakoyai amun ih biik chechang komoroisi ako ih imuch komongen bichuton ako sindoni elenetitoo biik amun biik ih komii en grupisiek somok, mi look ih ako miten kwonyik ih akomiten boisiek kora, kosindoni biik kele kipcheitoo ano biik choton

Linda Mama kotoreti chepyosok wose chepyosok che nyigisen amun ngobendii clinic komait arowek cheyoche bakosich lakwet ih koyoche komii Linda Mama sikobit kotoret akot ih anan ko yon bokochute ko chepyoset aketugul ih koboisie ng'alek ab Linda Mama kora yan kakochut ko chepyosaniton ih kotor koboisie Linda Mama kotoret Linda Mama en ng'alek ab delivery ak ng'alek ab ot kerichek cheboisien akot en lakwet kora ako Linda Mama koboisie kora en lakwet ih ana ko en kamet ak lakwet akoi kenyisiek muut ot ndomioni lakwet ih kobokoboisie Linda Mama tor koit lakwet kenyisiek muut.